ekitaini osotua obikoo toonkoitoi napaasha ore enkoitoi edukuya naa kishoro iltung'anak inkishu ore ake piitapash ilewa inkishu naa ketum iladuo lewa osotua obikoo amu keeta naa enkiteng osotua ore sii pee eitapaashi pitapaashi ntoyie naaji neyamai naa itum osotua obikoo toladuo aputani lino naaku iyanyitata ore eimu ina nebikoo oladuo sotua.

ee ekejing iltung'anak lemurua nanu naing'ua internet eimu enkoitoi enkinyiang'unoto e bundles naa kenyorr iladuo tung'anak aitumia safaricom kenyorr aitumia bundles e safaricom amu ninche nemeitanyamalisho ore sii network e airtel ashu telcom naa keya nitanyamalisho te nena murua, tina murua naing'uaa neeku kenyorr ninche aitumia bundles le safaricom atijing internet

eyawua enkisuma tolosho le kenya eseriani tenebo o naboisho tialo, tialo iltung'anak toonkoitoi naijo kuna ore enedukuya naa ketumo iltung'anak loonkabilaritin naapasha ee nepuo atumokino sukuul ashu enkisuma ore peetumokino nemitoki ninche aing'orr ajo ira yie olialo ashu kaa rubata e kenya ing'ua iyie ore eimu ina nibung'a iladuo tung'anak neeku entoki nabo uh olosho obo le kenya ore eimu ina oitoi enkisuma netumi naboisho tenebo weseriani tialo iltung'anak.

kanyorr naparan iltung'anak lang toosai enteipa amu nena saai etumi iltung'anak amu kepuo iltung'anak isiaitin toondamai kepuo iltung'anak irkasin ashu irkibaruani toosai endama neshukunyie nkang'itie tenemutu niaku nena sai kuna saai enteipa anyorr tenaparan ninche amu katum.

ore enkoitoi naaji naidim ayaki dupoto temurua naing'ua naa kajo tenabol biashara e cyber tenebo o mpesa ore ake pee paatumoki naaji atabolo ina biashara temurua naing'ua naa kaayaki dupoto sapuk oleng amu ore temurua naing'ua naa ikutik isaibai ikutik imbiasharani e cyber temurua naing'ua.

ekanyorr atijing'a ematatu alang engarri oloopeny tenalo osupuko amu ekelelek tikit najing'ieki ematatu tenijo naaji aing'orie tikit najing'ieki engarri olopeny ore sii enkay nena matatuni inkumok temurua naing'ua nanu ashu tosupuko ninche nkumok neeku ore naa amu ninche etumi naa ninche nkumok naa ninche naa anyorr atijing'a.

ee ore ake peekenyu Enkai tedekenya ayieu nalo osupuko ashu esiai naa kekenyu ake naa naisuja, naisuja akiti tiatua aji naishopo aishop inkilani nadumu inaduo masaa ainei nalo aitumia tesiai naipang ake alo naa tedekenya .

ekanyorr oleng enduaroto oolomon eimu tv naa ore entoki nanyorrie naa indim oltung'ani atodua, atoduai ilomon pookin oogira aasa tolosho litii tina rishata nagira aasa ore sii enkay indim atayiolo nana pookin naagira aasa anaa maendeleo naayau sirkali nataasa toolubot napaashipasha indim sii atayiolo imbaa naasa toonkolong'i nemelakua ena naaji olopiro ashu enchan ashu olameyu okulie baa kumok ake.

anyorr nanu oleng aitumia imatatuni alang iltukutuki amu ore ninye entoki edukuya ore tematatu naa aisidai ematatu amu mikishaiki nemikiwosh enaduo kijape naa enaa enikiwosh tenilotie oltukutuk ore sii enkay naa kelelek bei najing'ieki ematatu alang naaji oltukutuk.

manyorraa nanu ajo itadoyie emponaroto e mtandao enkanyit tialo elelero ore duo oltung'ani apake lemeeta enkanyit naa ninye naa apake lemeeta enkanyit oltung'ani apake lemeeta enkanyit tialo iltung'anak naa ninye naake ilo lolo aaku meeta enkanyit niaku ore duo akeyie ata ilepilepi neji inkumok oleng te eimu mtandao majo nanu kitadoyie emponaroto e mtandao enkanyit tialo elelero.

ee ore enikunari ena esiai elaata e kodi temurua naing'ua naa ore poking'ae oosisho nenare neeta enampai naji KRA nampa enaa naa eyieunoto e sirkali ore taata intumia ina ampai ino e KRA nilak kodi naa kulingana wesiai ino ashu kulingana wenkidimata inaaji ino nindim atalakie ina kodi.

ore entoki naalotu indamunot tenadol ena pisha naa injio ashu enkirura nilotu oltung'ani airura toosai enkewarie indipa isiaitin inonok ashu indipa esiai ino naa enkolong basi nilotu taa oltung'ani ayeng'i yeng'a kaarie airura.

enetipat ena baye oleng ashu teniduare orkitarri naa mikimpimo naa akeyie osesen piiyiolou biotisho ino niaku nee enetipat oleng biotisho oltung'ani niaku enare ake niasi ena naa toonkatitin kumok ashu toonkatitin pookin peeyiolou oltung'ani biotisho enye.

kajo nanu meishia nepoyie iltung'anak imatatuni peiwuang'ie enkinding'a torbaribarani kajo ake nanu kishaa ake nelotie oltung'ani engarri naidim ahomoyie ashu emutukaa naidim ahomoyie naa kulingana wenkidimata enye ore olaa ematatu iidim atalaa inoloong nelotie ore oloidim ainyi'angu engarri enye nelotie ore esiai enkiding'a orbaribarani naa sirkali naifaa peejing'u tinewueji aitobirr irbaribarani kumok peemitoki aaku aku naa kiding'a irbaribarani lang

anyorr atishipakinoyu irishat sidan tenkishui ai toonkoitoi napaasha yiolo enkoitoi edukuya kaidim atushukoyu alo enetii ormarei lai ashu lelo tung'anak naa lanyorr loltau lai ore sii enkay kaidim aing'oru loloshoreta lainei lataaniki nikishipakino naa ina rishata sidai naa enkishui ai ore siia ae oitoi aidim ahomo aing'ura eramatare ai naa ore inakata naa kashipakino oleng keeku ina erishata oleng natishipakine enkishui ai.

ekiindim atapaashare enkiminata oosiatin telelero toonkoitoi napaasha ore enkoitoi edukuya naa piitukuji elelero meshomoito, meshomoito kuna colleges ashu polytechnic nepuo ninche aisomeya enkisuma oosiaitin naasioki atum anaa enkisuma ofundii, enkisuma ositima aa kulo tung'anak taa opik ositima, ifundii looshet inkajijik ee iltung'anak oos plumbing nena siaitin ore sii enkay ekindim airorie ninche peemitoki aapuo pookin aing'oru kuna siaitin oonkopisini ashu kuna e corporate amu ore inewueji naa ketii iltung'anak kumok amu meeta olari lemi graduate ashu limidipita inkera kumok isukuluni naa ore idip ore eimu ina oitoi nimin isiaitin, tenena oitoi kindim aitukuja ninche mehomoito kunda kulie sukuulini nias sii isiatin naa nena siatin naayieuni iltung'anak lesiai tenarishata.

ore enedukuya naa ore ele duka sapuk naaji otaboloki naa kegoli intokitin enye tenijo naaji aing'orie kulo dukai oshi ake musan otii enkop kulo kutitik ore sii enkay ore kulo dukai kutitik naa kishooyo esile aamiraki irkastomani lenye nisho tesile ore naa ele sapuk nemishooyo ore tenkaraki ina nelo naaji ilo duk.a metaa mee oledupoto oleng naa telelo tung'anak naa ootabolokoki

ore iwuejitin niitapash emurua ang enkare sapuk tenelo nesha naa irkejek ashu ireyieta naa inepu ajo ore enaare sapuk narukunyie nejing'ijing ake kulo mutaroni kutitik asuj omehomo ajing ele reyiet sapuk ore peejing ilo reyiet sapuk naa kitapaash naa ena murua ang enchan ore sii enkay kitapash ilturot ooturi kitapaash emurua enchan nitapaash sii irbaribarani kulo baribarani oosheta aitobiraki naa kitapaash siiniche emurua enchan, enkare sapuk enchan.

ee ore inapukunoto ashu ina abila oltung'anak naa kenyamal ore enedukuya ore oltung'ani tarruesh nemeeta ninye enkeju enye nalotie asioyo naaji alang orbaribara niaku ina naa peeyieu eretoto olopisai lorpolisi ore inkera kutitik nemeyiolo ninche atalang orbaribara tenkoitoi naishaa niaku ina naa peyieu eretoto naa olopisai lorpolisi naa ina oshi peeret inkera kutitik tenebo olelo tung'anak tarruesh.

ero entaboi torrono pii naibung'i inkutukie natodua olapurroni oibung'aki eyaita esimu eiking'a naa ketaaraki ninye ashu idong'oki tenkoitoi torrono oleng niari toosoitok, niari toonkek naagoli akeyie pookin naatay nishiliwa iloopisani lorpolisi itu esieku enaduo wueji netaasarie ena ena taboi naa nitokini nelo ilo tung'ani omigili ake apejoo ometapejori oladuo purrishoi naa tenkarake enaduo natetema ninye ajo apurroo esimu eiking'a.

ee kang'as anyamaliki nena yieunot torrok oleng ashu nena naayieu nenyamalikini tina rishata ore naidim ataanyu enkay rishata neenyu niaku naa ekang'as anyamaliki naa kuna nayieu neasi tena rishata nikitii.

ee ore esiai naas paalak osesen naa kang'as ayooki enkuatata etedekenya amurutoo enkakenya akwet ore eimu ina kwatata nelaa osesen kaloolo sii toonkejek ewueji naaji nemetaana nemelakua, nemelaku siiduo oleng ore eimu ina, naa kelaa sininye osesen eimu ina.

uh, ore taa ena kipeta natii ena pisha nemaata eng'eno tukul naipirta maata pii eng'eno naa naipirrta ena kipeta itu aikata adol tukul.

uh, ore temurua naing'ua naa nemelelek ashu mesesh idol olmarei etoni tenebo aaanya endaa ee idol ake eyakini oltasat endaa enye ten'da aji nenya inkera tenangay alo ong'otonye tenkaraki keuria oladuo tasat ontoyie enyenak oleng niaku metumoki ninche atang'arr emisa nabo ainosa endaa tenebo.

maata empalai nasujaa ayierishore enaake ee ekayierisho ake kulingana naa wendaa natii atua aji inoolong ore ina daa inoolong naata tilo kekun nayierr naa ina daa natii niaku maata nanu ina palai nasuj naa enaake naitodolu ajo kanyio enare nayierr enolong naa kanyio enare nayierr endankay olong.

ore tenapisha naa kitodolu nchere etaase orbuket lorbaribara ashu ajali naa ore entoki naalotu indamunot tenadol ena pisha ore entoki edukuya naa kaiteki oleng ajo enotito iltung'anak kumok irbaa otii duo ena matatu ore sii enkay kelelek ake etii iltung'anak oiturraitie enkishui enye naa tilo buket naa otaase tenewueji.

eketum nena kera naasita enkisuma eshumata te universities inyamaliritin sapukin amu nana ropiyiani oshi ing'orita peelakie sukuuluni nitotie kulie aate nelakie nkajijik naa ore ntokitin naidim sirkali ataasa peeret ninche naa peeshuko olapake kerreti ledukuya apake ogira aaretie nana kera.

eh, ore entoki edukuya naas nanu tenainyiototo tentedekenya naa eh, kanga'as aomon ashukoki Enkai enashe tina olong ore paidip naipang alo enkuatata e tedekenya eh, toldaikani tomon uni nashukunye taata inakata atuaji naisuja naishop inkilani naipang alo isiaitin ainei naa ekila enkolong.

ee ore embaye nagira aasa tenapisha nadolta iltung'anak laa kajo kelaisiiayiak tewueji nebo egira ashipakino dupoto naje nanotito ninche pookin arshu tenebo.

kesipa eetuo isimui kumok toonkolong'i nemelakua ashu te det ore eetuo ore esimu nanyorr nanu te nena pookin nanyorr kuna simui enkampuni e apple kuna naaji iphones ore entoki nanyorrie nena simui ore entoki edukuya kidim ina simu atoosho impishai sidan oleng naibala ore sii enkay mikintanyamal tenkitumiata ormtandao mikintanyamal nena simui e iphones naa tenjing'ata ormtandao.

ee ekaponu imbaa kumok elukunya ashu indamunot tenadol ena pisha ore enedukuya ee kaalotu indamunot paitasheyie engarri ore eniare ee kaalotu sii indamunot ee esiai oonkardasini engarri enaa insurance o sticker naiteru aikilikuan koon ajo kesiadan kuna ardasini ainei keton egira enare netii orbaribara ena garri niaku nena tokitin naaponu indamunot tenadol ena pisha.

aa kerubareki imbarakinot kumok naapashipasha ekiama temurua nanu naing'ua ore enedukuya ore ake paa ormarei obo ing'ua ng'utunyi nikitoiwuo yie wena kerai naa niyamita enkitok ino nishaikino naa inakata piilo aishooyo enkashe enkanyit aisho naa enang natoiwutuo ena kerai ore sii enkay ishiakino ake piiyam enkerai neme enormarei linyi nchere amu ore naa enkerai ormarei linyi naa keyai enaa enkanashe ino niaku mitumoki ayama niaku nena imbarakinot tiatua inkumok naaduari naa tenkiama temurua naing'ua nanu.

manyorr ena baye nalio tena pisha naa ore isababuni nemanyorrie ee ore kulo tung'anak oshi oos ena siai naa kinyial imbiasharani oltung'anak naa ore adake peedumunye, peedumu ninche ele odikidiki lenye naa kikeni isiaitin pookin nikeni ildukai nelo, naa kedoyio inakata esiai e biashara kedoyio esiai e biashara tenkarake ena ore sii peesapuku ena siai tenkop naa kedoyio biashara enaduo kop telulung'ata tenkarake ena siai ore sii enkay naa kemiraa ena siai iltung'anak ooponu inkuapi neyaki iyiok iropiyiani kemiraa iltung'anak ooponu oshi adol ing'uesi tenakop anaa ilashumpa neponu aas kulie siaitin enye nias imbiasharani kake ore ake peedol ajo keesitay ena baye nemeekure etii eseriani enkop, nemitoki ninche aas nena siaitin enye.

ore ena naa graduation arashu enkidipata naa enkisuma eshumata naa enetipat ena oleng amu ee ore taata tenkop nikitii naa ore isiatin naatay naa noltung'anak oidipa ena kisuma, niaku ore ake piindip ena kisuma eshumata naa kidimayu taata nitum iyie esiai sidai eimu naa eng'eno ninoto eimu ena kisuma ino eshumata.